mm mm ok to aonge gi chal moro amora nikech koka ajagono ma koka okwongo tiyogi ginie. Pokta abudho kuom gini ahinya lakini ma odiochienga mokwongo lakini kaka anene aneno ka ober.

Ang'eyo Kipchumba Murkomen, ma en sani jagoro mongirore mar arita kwe e pinywa ka. Eeh, gini ni kod nengo ahinya.

Tijni nikod nengo e aluora wa nikech mokuongo ni alworawa ok lil mar ariyo ni mano thuolo magikawo e alwora tin moloyo tije mamoko.

Ang'eyo jagoro mongirore Justin Muturi kendo gin kod nengo kaka giiko, giyango ranyisi ni jotije mag Huduma Centre ma Kisumo kae.

Tijni miyo wapuonjo oganda. Oganda go ma magwa ma jodhowa manyalo beno ni ok winj dhok moko inyalo konyo kuom timo tijni. Mar ariyo ne mano ikelo puonj ne jo machiegni, iloko dhok, kata imiyogi nonro matin makende masamoro bet wiyi osechwalore ma oyudo. Tijni miyo wapuonjo oganda. Oganda go ma magwa ma jodhowa manyalo bedo ni ok winj dhok moko inyalo konyogi kuom timo tijni. Mar ariyo ne mano ikelo puonj ne jo machiegni, iloko dhok, kata imiyogi nonro matin makende ma samoro bet wiyi osechwalore ma oyudo.

Mokuongo pesa, yor pesa, nikod nengo nikech gimoro amora wanyalo ngiew kowuok kuom pesa, nogo ,obed chiemo obed kaka warwakore obed kaka wachulo gik moko en kod nengo mane jodak manie aluora. Mar ariyo muma maler nikod nengo nikech opuonjowa biblos, weche mag biblos kaka wanyalo dak kaka jo kristo nochakore, kaka pod medo dhi mbele kendo omiyowa chike kaka onego ni wanyalo tiye aluorawa kik wakal ne jowetewa

Kadi ni, ma kadi mi inyalo ti go e osiptal. En kod nengo nikech sa asaya ma idhi yudo konyruok e osiptal kar yudo thieth. Miyo dakteche kwano gigo manie dendi mayom miyo iyudo konyruok kawuok kuma okwongo kidhi kuma chielo. Ei kar yudo konyruok kanyo iyudo yot nikech gigo ego mag del be iyudo ka osendik ka. Obed remo, remo mar dhano kaka chalo, to gi remo, kido mar remono obed ni en kido remo mane, nying mar ng'ama ne odhi yudo konyruok e kar thieth.

Mae dhano ma ngimane ni marach kabisa, kendo okete e machine mar konyo ngima kendo dhanoni chalo ng'ama ne oyudo hinyruok matek mokalo kata tuo ogoye matek, koro okete e machine manyalo konyo ngimane

Ber tijni en ni inyalo yudo konyruok kitimo tijni, chudo mshahara ichudo kae mabe,r mano namba achiel kuom bedo e sacco mar stima .Namba ariyo ne mano, ikonyo ji dhano kwa jumla, ikonyo jano jopiny mathoth

Tijni ok ahero nikech nitie ndalo moko ne wawuotho. To kane wadhi wuoth ma waidho ji mang'eny ka nyithi skul nyithi mbalariany ma Maseno.,naneno ka wafundore e yie ka ma nyako moro ne muche ongadore ma ochuno mana ni nyaka otere osiptal. Ma e gima omiyo ok ahero idho gari kwadonjo gi ng'wech.

Ahero timo tijni nikech ma ki iwuotho gosiepe, kata anyuola, kata owede kod osiepe pichni gi inyalo kano gi tok higni mathoth ku paro go ndalo machon ka manene, mano namba achiel ne mano. Namba ariyo, sama un pamoja gi osiepe kugoyo pichni ka ma to en mor kod ilo, ema omiyo ahero tijni.

Mae kar konyruok duto mag jo mag Jokenya, madwaro timo gimoro amora Kenya ka a timo e eCitizen. Idonje gimoramora mar sirkal kidwa timo. Obedi idwa chulo ne nyathi fee, obed idwa loso kitambulisho kata kipande, obedi ni idwa loso ne janyuol certificate mar thoo, janyuol mosetho, obed ni idwa kao kipande manyien. Gimoramora iloso ka, koro ma en gima ber kendo nigi nengo sana

Ma en randiki ma oya kuom laktar kuma onyiewe gik moko mag gige jamni .Ma oya dukni mag thieth mag jamni. Ma koro ondiko ni weche matindo tindo kuom gik ma inyiewo, ka ogoni kod kwan mag pesa mi ichulo kuom gik moko duto ma inyiewo.

Ma en pesa bumba motwe alufe alufe ma chalo gima osegol e bank Itero kumoro

Tij tiyo kod simu kidhie, idwa oro pesa, idwa golo pesa, kata idwa chulo gik moko e simu, gima dhi mabor, inyalo donjo e simu to iyiero tool kit kanyo tidiyo ku ma idwa dhieye send money kata withdraw cash kok kamano be inyalo kao simbi to idhi karadiya kama idiye nembni to idiyo star three three four hash be en shortcut maber mi inyalo tiyo go inyalo timo go tijni.

Jo kenya women asewinjo gi olo ji pes ma ng'ato nyalo konyorego. Pes ma mine nyalo chako go weche mang'eny, nyalo chako go ohala, nyalo chako gi moro amora. Mine nyalo biro kelo pesgi ma ka oseromo mathoth to gi biro gi golo ka pesa osenyuolore. Gi ma asewinjo kendo en ni jo Kenya women kok ichulo to gibiro gi manyi kendo gi peyi, gi uso kata dhiang' man dalani mondo mi chulgo go gowi mi olo.

Ahero tijni nikech ka, kae iyudo buge machon, mantiere gi historia mangeny, Idwaro gimoro amora, idwa timo research, idwa timo nonro ni duto te mag somo, kae ema iyude gimora amora. Inyalo donje e mbui imanyo gik moko. Koro ma ema omiyo ahero gini nikech kata anbe e ngimana duto tee, iye kae ema osemiyo kaka atimora, kaka asomo, kaka abedo kakalo somba mar mbalariany. Asebedo mana ka adhi maber nikech library mar university.

Magi jotich. Samoro jotich chokore pamoja gin kanyakla gi jo ma ondikogi kata jotije ma go picha. Picha ni biro bedo kaka historia kata ranyisi ni ne gi tiyo ka moro achiel.

Puro mariewa e aluora en maber nikech en gi geno. Ka ipuro marieba ka ose romo en inyalo ng'ado to ichamo, inyalo kawe to iswage, tikae imoye to ka ose two to idine to iuse kaka mogo seche ma oduma chendo e gweng' kata e aluora to okawe, tirege to itede kaka kuon. Inyalo madh kode nyuka kendo en gima inyalo gen ahinya ka en e aluora.

Gini sami itiyo go to gik ma inyiewo e mbui gi ikelo kanyakla kanyakla kendo gibiro kendo en gi madieri sama osekele ka mano gini en gi ma donjo kendo idhiyudo ka gi ma ni inyiewo e mbui cha pod e gima okelni .Koro killimall to en ikuongo ichulo kok obiro.

Magi weche ma ya yore somo. rowere wa madwa dhi skul ,aneno ka ko scholarship mag KenGen biro e yo mangeny mangeny. Inyalo mi kaka nyithi mbalariany ma samoro somo chando to KenGen foundation okawo ni puonjo.

Kowo ng'ama othoo, ikowe ka jo kanisa ka pastor ose yalo to ikawo sanduku to inyume e bur kasto min ng'atno ma othoo, kata jaode, kata nyathine bolo loo kosebolo loo, mano ka oyudo ka pastor osebolo kok idonjo kasto ikowe gi wer pamoja gi asilili. Mar ni kowo ng'ama osenindo ikowe gi mor kodhi chamo ngima machielo ma e polo malo .

Ma en liedo, liedo ki isetieko liedo to iluoko ne ngato wiye gi wengene ma rudhne ki igole ne puch kata gigo ma okwot okwot e wang'e matindotindo ne ng'ato.

Ma en rang'isi ma ng'iso kaka ngato osebedo ka tiyo gi pesa .Kaka Mpesa osebedo katiyo e yor oro, golo, chulo gik moko ne osiepe kata anyuola. Yaani duto tee ma osebedo katimore.

Tij pesa oselokore bang kinde mathoth nikech sani pesa ka in go to mwandu, nengo mar pesa ni piny. Gik moko bech gi tek ngima tek koro tij pesa kata ibed kode mang'eny ma pong'o lwedo to tije dhi odhi piyopiyo piyopi ma kata ok odhi nyalo gik ma idwaro ma inyal ng'iewo malong'o koro tije osebedo kadhi ahinya, dhi mang'eny odhi mang'eny.